Ci mahete ũhoti wa gũtũmĩra ũhoro. Indo ici cia ndijito ta intaneti, nĩ cihete andũ a gĩcigo ũhoti wa gũtũmĩra ũhoro mũingĩ mũno kuuma kũndũ gũothe gũkũ thĩĩ. Ũhoro ũyũ nĩ ũmateithĩtie kũmenya maũndũ meerũ, kũgĩa ũmenyo mũingĩ na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Keerĩ, ũhoti wa kwaranĩrĩa. Indo ici cia ndijito nĩ cihete andũ a gĩcigo njĩra njerũ cia kwaranĩria na andũ aingĩ arĩa marĩ kũraya. Ũndũ ũyũ ũmateithĩtie kũgĩa na ũrata mwerũ na kũgayana mawoni.

Gũkũria ũhoti wa kũhũthĩra tekinoronjĩ, kũmenya kũhũthĩra laptop nĩ kwa ũhoti wa bata mũno. Laptop no citeithie arutwo gũkũria ũhoti wa gũthoma na kũhota gũcaria ũhoro wao mwene na kũmenya ũrĩa marathie na mbere na gũthoma. Kerĩ kũgĩa na njĩra njerũ cia kwaranĩria laptop no cihe arutwo njĩra njerũ cia kwaranĩria na arutani na arutwo angĩ.

Arimũ gũkorwo na ũteithio, kuma kwa andũ marĩ na ũmenyo, no nginya arimũ maganĩre, mawoni, na andũ arĩa marĩ na ũmenyo, ũhoro-inĩ wa kũruta ciana, itarĩ na ũhoti wa kuona, ũndũ ũyũ, nĩ ũmateithĩtie kũmenya njĩra njega, cia gũthuka mathĩna maya.

Cangi, nĩ mũthemba wa waru, ũrĩa ũciaraga narua. Cangi nĩ njega tondũ, ĩkũraga na mĩeri ĩtatũ, na nĩyendekaga mũno thoko-inĩ, nĩũndũ wa gũkũra narua, na waru ciake nĩnjega na kũruga. Kerĩ, ĩhotaga kwĩgitĩra na mĩrimũ ya waru.